Teniyieu niorie nkulupuok osinyai, ashu teniyieu niorie enkaitubului inkaitubulu osinyai, naa ibukoki enkare. Amu ore osinyai, nimi dissolve ninye. Ore pibukoki enkare, nija. Ore ake pija, ah nitumoki taa atoorie.